Ore nkampunini sidain nanyor ashu naidipa nanu atadua faida enye na ketii nkampunini esafaricom eimu kcb neimu family bank neimu ncb naimu national bank amu keretu nona ambunini ltunganak oleng keyieu ltunganak nepik ltunganak ewoi mpisai kumok na ore nai aita empesa na indim sinyeyie enewueji e mshwari indim atipika nintau na enebau erishata niyeu nintau, neaku kesidai Safaricom amu keretu ltunganak oleng tenasiai ompisai ore enasia naboli mbenki alang esiai e airtel kajo nai nanu kaitukuj ltunganak esajata sapuk ajo maingoru olaini le Safaricom alang ole airtel amu kekutik wuejitin nilo nekutik nkiasin nias.

Kaidim atushumie mpisai enkoitoi e mpesa apik olaini le Safaricom napik empesa naidim atabolo account naidim atipika ropiyani amu kapik naibiropiyani terishata sapuk penyo aikenoo pii nabolu enkata natayiewua, netiibkuna kulie nabolubolu neaku kajo nanu na kanyoraa eimu olaini le Safaricom amu etareto yiok iloaini oleng oleng.

orkeju ele opuku tenkop nalakua, neimu nkaupi napaasha. kayieu nalimu, nchere ore ele eju nedung'u enkop nalakua, ore edung'u enkop nalakua nenapu niyiolo enkare enikununo, ajo kilud enkare pooki wueji, neoeroo pooki wueji. neeku eidim naaji neeta ilchafyi oidim naji neeta moyiaritin, tooltunganak, tenepuonu iltungankak aitumia nena ariak, eidim ninye neyau ilbuketa toolbaribarani neng'er ilbariabarani neya garin neya iltunaganak neya mali ooltunganak, neeku kayieu nanu nalimu ajo ore ele keju, too lomon layiolo nanu openy, naa orkeju ele olotu tenkop nalakua nelo idia aiposha e victoria. neeku kayiolo nanu ajo ore naaji iltunganak oitumia ele keju eton eitu ebaiki idie wueji naa kidimayu peeta sii ninche shakeni elimu nchere kelelk ejo ntokitin kumo naata, ashe.